Kĩndũ gĩkĩ nĩ mĩkorogo, na ĩkoragwo ĩrĩ na cama mũno rĩrĩa yarugwo wega. Ĩrugagwo na hindĩ ĩrĩa ũgwĩkĩra mutu wa ngano maĩ, ũkawĩkĩra maĩ maingĩ ũkahana ta wĩ mũtweku, ona ni ngĩ andũ angĩ nĩmongagĩrĩraa iria nĩgetha mongerere mũcamo, ningĩ ũgacoka ũkaigĩra rũgĩoinĩ, ũgatigĩrĩrĩa harĩ na maguta ma kũigana, ũgacihĩhia, ona andũ amwe rĩmwe nĩmekĩraga nyanya na itũngũrũ, ona hoho. Kindũ gĩkĩ nĩgĩabata mwĩriĩnĩ, tondũ nĩgĩteithagia mũndũ akahota kũhũna, ona akagĩa hinya wa mwĩrĩ. Kaingĩ kĩrĩagwo rũcinĩ, mũndũ no arĩanĩrie na cai, ona kana kahũa.

Ici nĩ ndania, ona nĩ haronekana harĩ na nyeni ingĩ cia mũthemba hau. Ndania, rĩrĩa cirĩ mũgũnda, ũcimenyagĩrĩra na gũtigĩrĩra atĩ citirĩ na ria, ũgaciehereria ria rĩothe, ona ningĩ ũgatigĩrĩra cirĩ na thumu wa kũigana nĩgetha itikahohe, ona ningĩ maĩ. Maĩ makoragwo marĩ ma bata harĩ ũkũra gũkũra gwa cio. Ona ningĩ, rĩrĩa wacimunya nĩ ciendaga ũgaciĩkĩra handũ harĩ na maĩ, nĩ getha mĩrĩ yayo ĩgakorwo ĩrĩ maĩ-inĩ nĩ getha itikahohe. Rĩrĩa waciga ũguo no ciikare ona ihinda rĩa kiumia kĩmwe, itekũhoha na thutha-inĩ ũgakorwo ũgĩcitũmĩra rĩrĩa ũraruga. Ndania cikoragwo cirĩ cia bata, tondũ kaingĩ nĩ ciongagĩrĩra mũcamo irio-inĩ, ũgatũma irio ikorwo na cama.

Andũ makĩria kauntĩ-inĩ ya Garisa nĩmakoragũo na mawĩtĩkio matiganĩte megiĩ ngombo, ona makĩria ngombo cia intaneti-inĩ. Andũ amwe, makoragũo metĩkĩtie ngombo cia intaneti-inĩ citikoragũo cia ma, ona kana cikoragũo cia kũhenania, ona rĩrĩa wekĩra indo ciaku ta namba, namba ya kĩbandĩ, ĩkoragũo cibangĩtũo nĩgetha wĩiywo. Andũ amwe makoragũo metĩkĩtie, atĩ rĩrĩa waheana maũndũ ta macio, nĩ ũkoragũo ũkĩheana ũhoro waku, na thutha-inĩ ũgakorũo ũkĩiyũo. Na ũndũ ũcio, nĩũtũmaga andũ aingĩ matikoe ngombo cia nenda-inĩ, nĩũndũ wa gũĩtigĩra ona guoya. Kuoguo gũkanyihia ngombo iria iroyũo. Ona kũrĩ ũguo, nĩ kũrĩ arĩa metĩkĩtie cikoragũo cirĩ ciama, na ona nĩmoyaga, na ona thutha-inĩ makarĩha, na marĩkia kũrĩha ciongererũo makoya rĩngĩ.

Mathĩna marĩa ngeragĩra rĩrĩa ndĩramenyerera mahĩu makwa nĩ ta mĩrimũ na tũtambi. Rĩmwe mahiũ nĩ manyitagwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa nginya ũtowĩ. Rĩria ndona ta marahotwo, manjia kũhinyĩrĩrĩka rĩmwe makaga kũrĩa, matirakoma wega kana nĩ maracũnga mũno, nĩnjĩtaga ndagĩtarĩ wa mahiũ oke andorere nĩ thĩna ũrĩku wĩ na mahiũ makwa, o na ningĩ kana ngathiĩ harĩa hendagio ndawa cia mahiũ ngagũra ndawa imwe irĩa ngũka kũhe mahiũ makwa. O na harĩ tũtambi nĩ ndigagĩrĩra atĩ o mweri mahiũ makwa nĩ marahũrwo ndawa o kana magathiĩ makaingĩra harĩa mahiũ mathiyaga makaingĩra nĩgetha makauma mahũritwo ndawa nĩgetha ngatigĩrĩra mothe nĩ magĩrĩru ũrĩa gũbatiĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ mahiũ makwa nĩmaragĩa irio cia kũigana, irio irĩa cingĩmahe hinya na citigĩrĩre marĩ na ũgima mwega wa mũĩrĩ nĩgetha maũndũ o mothe magĩũka makũgeria kũmahota no cihote gũtoria tondũ cirĩ na hinya na nĩhũnu wega.

Arutwo amwe gũkorwo marĩ kũraya nĩ kũmahutagia mũno harĩ mathomo mao, tondũ matihotaga kuona mathomo marĩa magĩrĩire na mega. Ona kaingĩ nĩ mahetũkagwo nĩ mathomo marĩa mabatiĩ gũthoma, ũgakora amwe nĩ mathomire no hĩndĩ o matire maingĩra kĩrathi-inĩ. Ũguo, nĩ kũhutagia arutwo amwe ũgakora nĩ maragũa igerio-inĩ ciao matireka wega, nĩ tondũ irathi imwe matiahetũkire ona kana matiathomire.